Kore neiko kuna baaa naijo protest tanaa sii advocacy campaigns teneramat lmanyara naa enchere kore anaa naitumiyari ninche ainyalie enkijape to loing'ang'ie o ndumg'oto o lkeek neja siake enare neikoni atioki peetumi naa aashom aataasie mbaa naapuo aibelekeny nia dung'oto o lkeek o nia kinyalata o loing'ang'ie nkaraki kore paaku keata ltung'ana protest o advocay campaign naipiriata mbaa e unoto o lkeek tanaa sii nkitobirata e loing'ang'ie nolo naa loing'ang'ie aaku sidai nomopuoi sii aadung' lkeek te nkata nemeishiakino.

Kore nduata aai naipirita Adani deal naa enchere kore nia deal naji Adani naa mukuranisho nia o nkinyala e losho nkaraki kore naa apa teinia deal naa enchere keyieuni nemiri lkurroto loo ndekei le Jomo Kenyatta aamiraki lo tung'ani oji Adani tenkarrna najo naa enchere eji kolo ninye aitobirr nia airport naaku naa ntoki apa nia natoduaki aajo enchere mee mbae sidai naa keshomo sii sirkali aaku keitashekita ninche haramu ana naa nkata apa metejo naa rais meitokini aas lolo omon le Adani amu meatai apa ltung'ani lemeyuolo ajo menare inia kake kore etuu neja neshomo siake sirkali dukuya ejoki ltung'ana kore Adani kolo aitobirr naa lo lurroto loo ndekei nchoo abaki duo naa ejoito ltung'ana meishia.

Kore ntoki naidim nanu atejo eipirta enyamali e nkilepata e economy te Kenya naa enchere kore peilepa economy to losho le Kenya naa tankaraki ekodi naa naitalaikisho sirkali amu kore taata peilepa nkinyiang'a e lata oo nkarrin naa tankaraki mee tankaraki keilepa lata tong'oji neinyang'unyieki kake nkaraki natipika sirkali kodi sapuk lata niatoki naa nailepie nkinyang'a e lata neja sii abake etuu nkinyang'a oo nkule tokitin nkaraki kore taata ntokitin naatuwuana nkarrin etipika naa sirkali kodi sapuk oleng' tenebo naa o ndaki naainosi naaku naa nia toki nagira ailepie economy to losho le Kenya.

Kore neidim sirkali ataasa pee eitadoyuo enkilepata e economy to losho le Kenya naa kore ng'as ne dukuya nopuo sirkali aapalu mpisai kumok metijing'a naa mpisai nkaik oo ltung'ana amu kore poopuo metaa keata ltung'ana mpisai too nkaik enye nopuo naa ntokitin naainyang'i aadou, kore sii nkae nopuo sirkali aaitodoyuo naa kodi naitalakuni too ntokitin nkaraki amu nia kodi dei peetogolito ntokitin. Kore duo taata ntoiitin naaijio lata ee nkarrin kore poolo sirkali aitodoyuo kodi naa naitalaku nolo naa bei adou neng'asu naa ltung'ana ainyang'u lata to nkumoin amu kore peinyang'uni to nkumoin neng'asu naa sirkali atum mpisai tankaraki kore nia kiti kodi nemeisapuk natipika notum naa era kumok nenia pisai alang' tenepiki kodi sapuk neinyang' ltung'ana lbata nepal lkulie nolo naa aaku merrapu sirkali mpisai kumok tenia lata oo nkarrin.

kore neiko sirkali neiko teneret nkera naisumiyaa e siayatin oormalimuni too muruai ee eabori naa enshere kolo naa ninye alaaki mpisai nenia kera naingua inia muruai e aborii peetum ninshe aisomeyai e lmaalumoni eneata mpisai natalaa kore taa anaa peetum naa aishoo kuna kera rishata naisomare ninshe peetum nenia muruai atum ninshe lmaalimoni ngarake kore taata neikutii lmalimoni loingua nenia muruai naa inia tokii naa inia toki peata nenia muruai nyamali te lomon lenkisoma kore sii nghai kenere neiger sirkali nenia kera naidipa aisomeyai olmaalimoni siatin alusoo lkulie tunganak naa tankarake kore naa te nenia muruai nemetii lmaalimoni eitosha naaku naa kenere naa kore ltungana k teneidip ke sukuul olmaalimoni neigeri nkata naboo peepuo naa nenia muruai aatum sii ninshee lmaalimoni eisom nkera enye

kore neiko lajurok le kijape teneyolou enjurore elototo enkijape naa enshere eata naa ninshe mashinini naapuo naa aduaya inia ramataree nopuo sii ninshe adol naa ajo kejo kunaa mashinini aa kataa naa aa bata eloito nkijepe kore sii otoki nghai eatai nkulikai mashinini natii ninshe enkeper enkai naaku mee duo mashinini naatai tenee kakee mashinini najii noo satellite natii ninshe nkeperi enkai naaku naa ninshe narau lomon anaa vile naduaya ninshe mbaa napuo aasai tonkologii nataana naaku neja naa eiko lajurok le kijapee teneyolou njurore ee lototoo ee nkijepe

Kore neiko hotline ng'ejuk oo lpolisi tenelimu larruok too muruan naa enchere kore nkaraki neata nenia ampari e simu naaji hotline naa nemelaki mpisai kore ake ltung'ani poodol larruok ootii murua enye neata ninye simu enye nejing' ake ng'oji neibung' nia ampa nepik simu nowosh nkata nabo neipot naa lpolisi, kore poowosh nia ampa neng'amuni nokuatu naa lpolisi nepuonu naa ninche aaibung' lolo arruo tanaa sii nopuonu naa aaretu ltung'ana aarishie naa nkinyala nayau lolo arruo. Naaku sii eiko naa, naaku naa neja eiko nia hotline ee lpolisi tenelimu larruok toomuruan.

kore neiko siasani peilepunye nerip orkuak tiatua murua naa enshere kore engarake siasani shi opuo naa bunge nghoji neitibirieki nsheriani naa enshere kopuo naa ninyee nopuo ninshe ayau msawada tanaa sii nsheriani taatua bunge naarip naa neilepunye lkuak kore taa neiko tenepuo aaz anaa naa ensheree kopuo aibelekeny ncheriani metaa kejoo ncheriani enchere keti nkopisini abaki e sirkali matejo duo onkolong naboo to wikii ana duo noo jumaa enchere indim ake ltungani ake nilotuu iata tanaa duo lkarash tanaa sii nkulie nghai kishopoo e lkuak kakee mee lazima pilotuu iata sutii naaku neja naa eiko ninshe siasani peilepunye nerip lkuak tiatua murua

Keikumo ntokitin naataasa oliapa oti le rais Rigathi Gachagua tesiasa e losho le Kenya amu kore ng'as ne dukuya netaa Gachagua ninye laretoni le rais apa oidipa ninye oji Uhuru Kenyatta neitoki nelo neaku lbungei le Mathira naa. Kore taa to lari loo nkalupuni are o tikitam oare neaku loti lo rais le William Ruto ana naake kunda olong'i meitaini ninye te opisi kore naa sii era loti le rais neshomo naa Gachagua aduaya ramat e arata oo naishi o lkeek ooitemerisho te mbata naa e Mount Kenya tanaa sii nkopi naa naatii naa nialo e Mount Kenya. Kore sii nkae toki nataasa apa Gachagua te siasa naa enchere keshomo naa ninye aduaya ramatare e majani tenebo o kahawa meshomo naa lolo aturok le majani o le kahawa aapuo ninche aatum mbei sidai tee nenia tokitin naas shi ninche too lshampai lenche.

Kore neiko isiasani peilepunye enkiguran e atua nkishu peeret elelero we entumoto olosho naa enchere kepuo naa isiasani aapik lbene loo lkijanani tanaa sii le lelero mpisai naapuo naa niche aaretu nia kiguran poopuo naa lkijanani aaku keata naa niche mpisai naalaki tonopuo naa ninche aajing' nenia kiguratin e atua nkishu. Kore taa dei ana naa keasai nkaraki kore naachi isiasani naa ninche naa oitibirr ncheriani too nkauntini tenebo sii o to losho naa te lulung'ata. Kore sii nkae naa enchere kore kulo isiasani ninche sii oopuo aitibirr ncheriani naajo enchere kore te nkata naje taatua lari oje naa kenare neatae nkiguratin e atua nkishu naapuo naa aaret lelero neyeu sii lelero too lubot naapaasha e losho le Kenya kore naa tankaraki inia nopuoi naa aatum entumo elosho.

Kore nkaraki nati det ormeitai le Ebola loshon le latia kore naidim neasi naa peeiboori naa enchere kopuoi naa aaisum ltung'ana mbaa naaipirta nia moyian e Ebola poopuo naa ninche aaton eyuolo paa tenepuo naa netum, neyuolo naa irbulabul le inia moyian neyuolo sii neikoni naa tenerripi aate tenia moyian. Kore sii nkae nanere neasi naa enchere nelo naa sirkali ninye aaku keipim ltung'ana pooki oojing'u ale osho le Kenya nolusoki looing'ua nenia kopi e latia naatumieki naa apa nia moyian e Ebola. Kore sii nkae naa keyiari nelo sirkali ninye apik nkajijik ng'ojitin neeje naapiki naa lolo tung'ana oidim netumi eata nia moyian e Ebola peemopuo naa ninche aaitarasu lkulikae naa nia moyian e Ebola.

Kore nduata ODM toltunganak teleosho lekenya naa enchere keyeu naa ODM nedol ltunganak oata naboisho olosho sii otaa naa seriani kore si nkae nayeu nduata ODM toltunganak telosho lekenya naa enchere keyeu ODM nedol losho obo lata seriani olosho sii aku koosh naa nkuko nemetii lgela iyeu sii ODM nepuo naa adol losho laku kore mbaa naa ekonomi tanasi uchumi naa keasai ng'wejitin pookin elosho lekenya kake mengojiti naji ake nagira niche atum mandeleo itii nkulikae ng'ojitin sedi ,Kore atoki nkae kore ale osho ale turur le ODM niyeu ninye metaa kore ltunganak lelosho lekenya naa kopuo aaku ltunganak aata naboisho altungna sii aaku kenyora nemeata niche nkiba eloreren melorere lang ale na likae orere ale.

Kore neikuna sirkali o losho le Kenya peeret ayiolou ajo kainyo nataase te Shakahola naa enchere eitobirita naa ninche commission nashomo naa apa ninye ajurru naa mbaa ee nkanisani nolusoki naa mbaa enialo naji naa Shakahola. Kore sii nia commission eshomo sii ninye alimu naa ajo enchere egirai aata lturrurri loo nkanisani oaata naa ninche enkiteng'ena napaashari naaku naa kenare nopuoi naa aapikaki ncheriani nkanisani poomopuo naa ltung'ana laijo lolo apa le Shakahola aaidaaya naa nkaraki nkisuma ee lomon le Bibilia oopaashari egirai aaisho. Kore sii nkae naikuna sirkali peeyuolou ajo kainyo apa nataase te Shakahola naa eshomo naa sirkali aitumiyaa ninye lpolisi tenebo o lturrurr le njurrore le DCI meshomo ninche aajurru nenia baa apa naataasete nopuo naa aaisho sirkali lomon oobore eipirta naa ntoki apa nataase te Shakahola.

Kore mbaa oo ndamunot nikindim aaikuna metaa minyorr ntokitin apa nikintiship naa enchere indim naa kore apa ntoki nikintiship naa miyuolo apa yie ajo kejoitaa naa nkaraki indim apa naa kintiship sunkolio oje kake nimiyuolo apa yie ajo kejuaa lo sunkolio nkaraki te nkae kutuk neme nkutuk oo lmaasae eranyieitae. Kore naa kenya puuton mpaka niyuolou ajo nchi dei apa ejo ale sunkolio nulo naa aibai apa lo sunkolio nchoo abaki apa kintiship nkae kata nkaraki kore naa taata indim nitayuolo ajo sunkolio ale obore morore tanaa sii otii duake lkulie omon lemeishia tanaa orrepita lkeek ooitemerisho, arrepaki lkijanani naa ntoki naa inia naaku mikintiship naaku nabo naa inia e ntokitin nikinko piiminyorr ntokitin apa nikintiship.

Kore ntoki nayieuni peeitadouni malaria te nkop ang' naa enchere kenare naa nolo sirkali aapuo aayeki ltung'anak neeti peaku kore kila ltung'ani neitoipore neet teneirrag naa. Kore sii nkae nayieuni peeitadouni malaria naa enchere kejokini ltug'ana metudung'o nkujit naamanita nkajijik enche neibukoo nkariak naatii mikepeni e lchapu amu nenie ng'ojitin naa eiki malaria kake ninye eiki nkajong'ani nalotu naa ninye ayeu malaria. Kore sii nkae kenare nepuoi aaitukuj ltung'ana metaa kore peetum ltung'ani irbulabul le malaria nekwet nkata nabo sipitali meshomo naa lkitarrini mbaare poolo naa ninye aishiu. Keyiari sii nelikini ltung'ana aajoki enchere kore peeton ltung'ana aaisho aate lkeek liang' nkarake malaria, nemepuoi naa aishiu nia moyian naaku naa kenare ake naa sipitali ekwet ltung'ani oata irbulabul le malaria pootum naa lkitarrini aishoo lkeek oishiunye nkata nabo.

Ee katooko lkiek liang' liapa naa kore apa imaroto aai naa kore apa imaroto aai naa enchere kore ng'as nkaraki natumo lodwa o lopare sapuk neeitoki nayuolo ajo nenyoo naapuo apa mama lai aisho ninye olchani oji semeita naa kore neikunakini ltung'ani semeita naa kinchori nikintokini aisho nkiti ilata temejo asi nikilopieki taa nkare sapuk oleng' nulopu naa nia kata lodwa pooki likitii nkoshoke. Naaku naa kore apa nia kata paawok lo shani liang' nkaraki naa kaibisiong' naa kore nkiimaroto aai naa enchere kaashomo lo shani aret amu kashomo naa aitai lodwa pooki to sesen naning' naa ajo atisidana nang'asu naa nanu alo sukuul nkaraki maloito apa nenia oong'i aibisiong' sukuul.

keisidai tiniaz usafi makeyon nkarake kore piilo ltungani aaku itaaza usafi emakeyon nining naa abaki yie apeny ajo itishipe te ltau neshipaa sii kulo likiboitere nkarake kore naa paaku etu ias usafi ee makeon ana duo etuu intuko nikinguai naa sesen naa tanaa naa sii etu isuj nkutuk nukunguai nkutuk naaku naa ilakinono naa atoton o ljoreta tanaa sii oltungana liasieta siai tenghoji nebo naaku kore naa tankarake niyeu naa niton o ljoreta niyeu sii nitonini oo ltungana lias ias siai tenebo matejo duo te nkopisi kenare naa oleng piilo yie aaku naa ias usafi emakeyon pimilo naa aitanyamal lolo tunganak liboitere kore sii nghai naa enchere kore toki peaz eltungani usafi emakeon nolo naa abaki ninye aning ajo keti sawa tanaa sii keshipa ninye notum abaki ninye nguvu nalotie dukuya eaz siai lenye ngarake keitalam naa koon moyaritin naidim lchafuu neyau.

Kore esiai nayeuni nias tatua enkisiayare ebiotisho na enchere Kore duo tanaa lkitarii ira naa kenare naa nilo iye abaki ltamoyia lino metii naa lgela, Kore sii nkae keyari naa nulo aduaya biotisho eltamoyia linono pemepuo naa ninche aaku naa ketapalayieki abaki etii sipitali tana etii ng'ang'ite kore sii tinira duo ltungani laijo duo nass naa enchere siai lino naa pilo yie adol ajo etooko lolo tamoyia lkeek tana natejo lkitari tenebo nasi naa neshomo naa lolo tamoyia aibelekenyakini niche nkilani tenebo abaki nejuti naa ninche tenaku duo eshomo naa metaa komwai oleng metaa medup ashomo nchoo, Kore sii nkae siai lino piduaya enchere kore kulo tamoyia naa etumo naa mbaare nanere kulingana naa onatejo ldokitari.

Keikiti esaa naya peepej o peishiu naa kore mbaa naaitalakwan enkishiunye naa tenebo o tonolo naa ltung'ani aaku mesuj natejo duo lkitarri tanaa sii elo naa ltung'ani aas ake nkuie baa enyana naapaashari amu kore taata matejo duo ltung'ana ooata moyian o lgoo tanaa sii TB naa kejoki shi lkitarrini peepal naishi naa kore ake peepal nowok lolo keek neishiu. Kore naa peeaku eitu epal ltung'ani naishi hata tonowok lolo keek meishiu naa nkaraki eitu naa epal naishiakaki apa. Kore sii nkae, keidim ltung'ani netapala naishi kake nemesujita naa natejoki keikunari lkeek amu imaniki duo eishiakaki tooko lkeek tadekenya, nuwok dama, nuwok aitoki tara nolo naa ninye aaku tara ake apeny ewok lolo keek amu kejo matum nkata nawokie anda kata nkae. Naaku kore naa mbaa naijo nenia ninche naa naitalakwan nkishuinye e ltamoyiai.

Kore kumok moyiantin naata ldiain naa tenebo omoyian naa torno naji ng'wang tanasi najo kule oreren kichaa ,Kore taa anamoyian naji ng'wang kore ninko piyelou ajo keeta ldia lino naa kengasu ldia aruk sambulal tenkutuk nengasu abuak abaki meitoki ebuakita netoki atoki aku kemir ntare tana lkuo ainosaa neitoki sii amiraa lorere leng'ang tana lelmanyara linchi ainosaa nchobaki eyelo abaki ajo ongania kuldo, Kore sii ninko piimboyo tana pirip ldia lino pemetum ng'wang naa nchere piipik ldia lino munyororo ayen pemelo naa arere ldein leng'ang'ite amu ninche naa oidim neyeki nia moyan Kore si nkae naa enchere idumu ldia lino niya sipitali oldein meshomo naa metudi sithano orip naa ninye pemetum nia moyian kore naasi ilo sithano aitoki nikiret yiie araki kore pejo ldia lino nosa ltungani nimikupoi naa yie asitaki nkaraki keremo naa ldia lino tana itudoki naa ldia lino ilo ldawa naaku naa mikipoi naayie aitanyamal ajoki talaa ltunganak loinosa ldia lino.

Kore iroruat nayaita serkali peyie eibooyo ermerai le Cholera naa inchere, kepuoita naa serkali aitukuj iltung'ana, pee eituk iltung'ana inkaik tenepuo inchooi tenkare naruko, nepuo sii aituku ilg'anayio laijo olmaembe ashu olmashugwa loopuo ninche ainos, eton eisnos. Ore sii enkai naa keloito naa serkali dukuya apuo naa ninche aimaa inwuetin nainosieki indaiki naijo duo inkotelini, apuo aduaya biotisho neikunaritai teine, amu inwuetin naa naijo nena etumie emoyian, tenkaraki endaiki neitu eitobirieki inkoitoi naata naa usafi ore sii enkai naasita serkali naa nchere, kepuoita naa aliki iltung'ana nchere ajoki eirowuuaje inkariak niokuok pee mepuo ake iltung'ana aok nkare etii imoyaritin naidim nayau naa Cholera. Ore sii too inwuetin nemeyieri inkariak, nelo naa serkali aisho iltung'ana ildawai oopuo apik inkariak neisujia inkariak near imoyaritin, nelo naa nkare aaku sidai nerishie naa lelo tung'ana Ina moyian e Cholera.